Sipitalit neo nebo kenyatta ko naat en emet ngamun ii sipitalinoton ko kinetaa kisipketoo en emetab kenya ako sipitalinoton ko sipitalit ne bo serikali nenyorunen kelchin rapinik chebo serikali cheikoitoo serikali ako sipitalinotok kora kenyorunen miten kelchinoik kora ngamun chang dakitarisiek miten lapinik che echen cheimuch konyaa mionwokik cheboto cancer, mianwogik chemaimuch konyaa sipitalisiek alak chemiten ngweny, sipitalinotok kora bo kenyatta ko sipitalit neisip inyoru konyoiset kotiengee sipitalinotok kokinyii dakitariek che imuch komiten emetab kenya alaa chekoyobu emet ake kotoret chemiandos en konyoiset.

Kikikochi kerichekab kirindaet mo lokokyuk ako lakoko chekitupche, kikikochi kerichek chebo kirindaetab miando nebo, Typhoid, akikochi kora kerichekab kirindaet akobo miando nebo malaria, ako ki en siret ii kibwone daktariek akesir keteb kele laak chebo kenyisiek mut akoi kenyisiek ,akebwa ngweny ko chekiyoche kikochi kerichek ako kibwonee daktariek kot agetugul en kokwet akotebe koteben chitugul akopo laakyik, akoteben ngot komii laak chetindoo alan laak chetindoo kenyisiechoton ii koimuch kerut en sainoton ii, ko ngot komomii kiboto kora kebendi sugulisiek kerutote komii sugul koyekokerut komii sugul, komokonyene inyokerute en gaa, kiame rutetab sugul ubak en taitab mianwechoton.

Kapchii chekibun biikwak kewelinwek en koporchingee Uhuru nebo emetab kenya komuch kikikochi naet lakini en alak komokikochi naet, kikikochi naet alak akobo kotienge amunee sikikobunu bichoton kewelinwek ak koborchingee uhuru kobendi osnosiek koborotekee ak chumbeek akong'ete kora ako rue osnosiek ak kwame tuguk choton chekimokonyolchin kipkosobe en kerenyun akere kotom kelipan biik chekikobun biikwak uinwek kocheng'ee uhuru ngamun miten biik chetese tai kobendote amotinye mbaronok amotindoo korik kotiengee mbaronikwak kokikiib, kotiengee mbaronikwak kingo borchikee biik uhuru kokimandaa en korik kobaa osnosiek kocheng'ee uhuru lakini tom kowekyi serikalit kokochi kelchinoik cheyoche kotindoo ako tom kokochi kora tuguk cheimuch kotoret konyor uhuru ak aki nenywan ii nekikoborchikee koib uhuru nebo emenyon kenya akotoret icheket.

Panganetab kapchii en kokwet kotoreti en kouni, panganetab kapchii en meny'et ab kokwet ii kotoreti en kobwa tugul en kibakenge, panganet ab kapchii ko kotoret biik chemiten twan kou chito nerubegen twan ii, kotoret tuguk chemaimuch komoitchin kwal, kotoret kora cheimuch kogere komatindo, ak panganetab kapchii kora kotoreti en kogur biikab kokwet yon tindo shita koibu kokwonoton komenkyin tugul ak chitugul en kalyet ak kotoretgen kou en kokwet, panganetab kapchii kora kokoyum biik ab kokwet chemokureng'en gii ak koyum kobur agichek kou negonyitenikwak alan kounetoreti komi kit nekurenge ak kotoret konde maendeleo kokwet ak koyum kobwa koik agenge en kokwet amatkobesio, kapchi netoreto koyum biik tugul en kokwet.

Tekset ap Jubilee ko naat en emet ap Kenya. Kinaak eng' poishonik ap kotech paraparoshek. Paraparoshek che chang' ko kiinam Jubilee, kou paraparoshek che echen i, Standard Gauge Railway ak paraparoshek kora che echen. Ko kinaat en kasinywan. Poishet ap jubilee kora ko kinaat en kasambasanet ana keip mastinwek kong'eten korik ala akoi alak che kikure last mile ko ki naak kora en kasinotok kosiptai kong'ete kokwatinwek che mami stimet akoi koit emet nemitei sitimok. Ak kekere kole kikotes tai kopat tai, ngandan miten paralaroshek che much kiinam puch ak komatakotesen tai kotien ge kipit chorik che kinyakochor rapinik che kiyache kepaishen en tesetap tai nepo pararaparoshek anan yaetap tai nepo tuguchoton. Akot sitimok kora komi ematunwek che manyor kotiny gei manyor rapinik chotok , bajetishek che kikipcheitoi eng' koriik choton chepo Bunge.

Chito nekinetai koek Prime minister en emeetab Kenya ko chito nekikuren Mzee jomo Kenyatta ih. Inendet ko kikakirat ak bik lo en kapenguria ih kokingobata barietab kiplelachek ih ak bikab emeetab Kenya ko kingesindan kiplelachek ih , kimuch kekur Mzee Jomo Kenyatta ih en korkoret nekikakiratyi konyokondoji bikab Kenya kouu p Prime minister ko en yoton ih kenyoru katiaknatet emetab Kenya kikochi inendet kondoieech kotakomi queen neki president inendet komamanda chumbek Ako kingomanda chumbek koek president so en yoton ih ko kinetai komami prime minister age ne en bik chetuen kobaten inegen nekinetai anyokonyo eny nekii namba two nekinetai ko ki jomo Kenyatta.

Kikwo barak eng ngalekab bolatet inendet nekeguren docta Joyce Laboso ngamun inendet ko ki mp nebo somok eng elekibare Sotik, inendet ko koimuch koyaiwech ngalekab barabaroshek, koibwech lam neo kongeten Sotik aketakyi ken komasta nebo ndanai, inendet kora koimuch kwo barak eng ngalekab bolatet kotyenke koimuch kowech sukulishek primarishek, ak secondarishek

Uuetab tugab en timndab maasaek ii anan tiong'ik chebo timin en timndab maasaek maasai mara komuch kokonon kipnotet en emonyo ngamun ii serikalitab kenya komuch kotoret kosich rapinik ng'amun kabwa tiong'ik en oldake olemenye biik akinyokobaa kouichi timosiek cheterter cheterter ii komuch kobwa biik cheyobu emet ake nyokoker tiong'ik en oleloo ak en elemiten tuguchoton tiong'ichoton en uuetab kora kong'eten olemiten akoi kobaa oldake kotoreti kora kenyor mbaret ii nemuch keboisien serikalitab kenya keboisien kekon tuguk chechang imuch kebai tiong'ik che specific kele achon en osnonoton ii akomuch komokomii chiletab gee en osnoton nyoru kit agetugul tiong'ik chemii osnonoton choton chekong'et en yoton .